Ore nentoki na nalotu indamunot ainei naa tenadol enatoki naji KEBS, naa ketiu enaa ketonyorrayioki tenkop nitii piasishore entoki naba enaa nai eniasita enaa biashara, tenaa kigero temukate, tenaa kigero tosabuni, tentoki enaa enkila, poki toki akeyie naji nimirta enaa kule, nikijo nai poki toki di akeyie nimirta naa tebiashara, neku ketiu nenaa ketonyorrayieki naa tenkop nitii. Ashu tenkantri ino naa.

kangas taa aku aibunga nanu iropian ee ainei kumok openy abunga akeyie enkiti siana, naikoji akeyie aikash, kake kalimu naji inkoitoi natipikaki nena ropiani natipikaki olshumati, indim naaji ainyiangu, nkuti kishu, niun inkujit, nepiru inaduo kishu, nimir inaduo kishu toropiani kumok, engira naduo ropiani inono aponari, ore tenkop nanu natii, na keuni naji indaiki ena naji inkuashen, indim naji atuno eka naji nabo tata, neponari inaduo ropiani nintoki alo enkae roruata niun are, engira ake naduo ropiani inono aponari, na ingotoi na nena naripieki nena ropiani inono nati olshumati peyie mintumia na iropiani inono na tenkoitoi nemishaa,